Ndĩtamũhũri wa mbiacara, ingĩenda akaũnti ya kũiga mbeca iria itagĩrĩorwo kũrutwo itakinyĩte ihinda rĩacio, tondũ ihinda-inĩ rĩũ ngakorwo ngĩciĩruta ngakorwo ikĩhatũra ingĩkorwo hatĩte kĩmbiacara.

Njarahũkaga, ngeharĩria, ngacoka ngathondeka kĩrĩa ngũrĩa na ngũnyua, ngacoka ngabanga maũndũ marĩa ngwenda gũkorwo njĩkĩte na mũtaratara, nĩguo mũthenya ũkiuga nĩ gũthira, ngakorwo ndĩkĩrĩirie maũndũ macio mothe.

Thimaga mũigana wa maĩ marĩa marabatarĩkana, ngamahiũhia, ngekĩra cumbĩ na cukari, ona ngongerera maguta, ngacoka ngekĩra mũtu, ngawĩkanda nginya ũgakorwo mwororo, ngacoka ngathondeka cabaci.

Hũthagĩra nduthi tondũ nĩĩkũhota gũthiĩ naihenya o na ningĩ nĩĩkũhota kũingĩrania mũhatikano-inĩ ũcio wa ngari na nĩngũhota gũkinya wĩra na ihenya hatarĩ na gũcererwo o na hanini.

Intaneti nĩ icokanĩrĩirie andũ othe hamwe, makahota kũĩnyaria, makaruta mawoni mao, maũndũ macio magatũma nginya thirikari ĩhote gũtaũkwo ũrĩa andũ marabatara gwĩka naguo bũrũri ũgakorwo wĩna thayu rĩrĩa maũndũ macio mekĩka.

Ndĩciragia ũhoro wa kũigithia kĩgĩna kĩnene kĩrĩa kĩngĩhotithia kuoya rũni rũrĩa rũngitũma hote kũhingũra wĩra wakwa kana mbiacara yakwa o ĩrĩa ingĩenda na nĩgetha hote kuona mbeca icio cia gũcokia.

Ingĩamba kũmũria mũtu wa ngano ũrauma atia, njoke ndĩmũrie mbeca iria ndamũhe njoke ndĩmũhoe acokere ithabu rĩũ rĩngĩ nĩgetha tuone kana kĩrĩa anjokeria nĩ kĩiganu.

Tũngĩnyitanĩra tũrĩ andũ acio othe tũrũrũngane tũthiĩ kũrĩ andũ acio akũmenyerera nyamũ cia gĩthaka tũmahoe mairigĩre nyamũ icio ũndũ itangiuma ikinyĩre mahiũ maitũ.